Ore ena naa eilata e cream arashu enolairambai ore ena eniyieu nias ena siai arashu tenintobirr naa keng'asai ninye aipirr ilo airambai paa ketumokini aatosho, ore pee esholi nepuku ina ilata ecraem ake ketii irkeek oopiki nitobiru ina ilata ecream.

Ore kuna na imbibili egirai ,ore ena na kitobiri ninche ingori noshi poosho nap ji ore nona poosho napeji keetae mashinini naidongieki nepiki eilata ,nidongi pii metaa ijo enkurma nepiki eilata, ore pepiki eilata nikorogae mibungata, nitobiruni entoki napiki mukateni ashu naisotieki mkateni.

Adolita nanu tene emukunda olkikua nadolita ilparakio ashu ilewa loora okuni Etii ninje kulo lewa emukunda olkikua egira ninje akes ena mukunda olkikua

ore ena mashini e GPS naa emashini sidai oleng. naa kisidai ninye amu kenapayu arashu kenapayu ninye too wuejitin naapuoi iwuejitin aatur. ore ena mahini e GPS naa kitelelk esiai amu ekiutaki ninye enkoitoi aitodol ewuei nitii.we wuei niyieu nilo. neeku ninye oshi esidano e GPS.

Ore ena mama arashu ena parakuoni netii ninye emukunda enye naa ore ena mukunda naa kajo emukunda oompuka ekienyeji ore ena siai arashu ena naasita ena mama naa kesidai oleng' naa kadamu nanu enkolong' nataasa ena siai emukunda. Ore ena siai ena mukunda naa kesidai amu ore kuna puka ekienyeji naa keyiarayu ninche tiang' mee mpaka niya osokoni, eniare naa keyayu ninche osokoni amu kemiri ninche teniata ewuei niawa ashu enkampuni niawa meshomoki aing'uraa ashu aitobirie.

Etai taatoi ntekei kutitik, eetai nkabilaitin are oontekei kutitik eetai enteke naa olchamba ninye itook naa kemanaa ninye ina teke aitook arashu abukoki olchamba enkare, ore eniare neetai enteke nabukoki olchani ore ina naa olchani ake enap nemanaa aman emukunda aosh olchani ore ene uni naa enteke naata camera arashu nawosh pisha emukunda pookin.

Ore ele lee netii ninye enaiposha egira ninye ele parakuoni aitau isinkirr ashu alo isinkirr lenyenak oidipa duo atolto metoito egira ninye ena siai aitobirari oleng' tenkop ang' amu etii ilewa loogira aas ena siai arashu aitau isinkirr nepuo aamirr tosokoni neyierr irkulie aitaa endaa.

Ore enduata arashu naai enaas oltung'ani tenetum arashu tenening' ina moyian naji ene lukunya arashu tenetirru elukunya naa eesi are ore enedukuya naa iok enkare oleng' aok enkare oleng' amu kikashunyie elukunya ore eniare eetai olchani lijio iloshi keek ashu olchani lorpurkel arashu kulo keek lijio kedua oleng', naa teniok ilo shani kake sani sana olchani lorpurkel naa kishiunyie elukunya.

ore ena mama netii ninye boo enkaji enye, egira ninye ena mama aing'uraa arashu aipa ainguraa isinkir lenyanak arashu isinkir kunyinyik iloshi looji omena, egira ninye ena mama alo, egira agel lelo sinkir lenyenak. aisidai ninye ena siai naasiata ena mama amu, ore nera katitin are, eyarayu osokoni, pee itum impisai, nigil sii aku kenyae tiang' ainosiie orgali arashu aetoki ake anaa mpuka.

ore eniko naji olparakuoni arashu enias pee itum inkaisabunii olchampa. naa, ore ene dukuya, naa pee ingas adung' intare ashu nena masaa inonok. metaa kepuo naaji inkera oopeny. nepuo nkishu oopeny, onkiejik oopeny. osirkon teniata apuo oopeny, ore eniare naa tenidung ina shampa metaa, adung anaa ilaleta, metaa ore naji too nkolong'i naji, naikash arashu naaje. naa ore kila ntare arashu nkishu inonok, naa kepaashakino nena mukuntani arashu lelo aleta linonok, naa ekintobiraki eramatre arshu inkaisabuni ino

ee ore ena siai arashu kuna nainyiang'uni irkeek arashu fertilizers naa kirii ashu kesapukin tenkop ang. ore irparakuo lang nisulaki kulo loogira airemisho. netonyuaa ninche amu etaa oshi taata keeta ninche ilkeek ooosh imukuntani enye. arashu irkeek lenye. neku ore ena siai oo kulo keek loodaikin. arashu orkeek, naa eton etii enkop ang teguton eilepunye oleng. naa kegira aitobir mapato ashu enkikesare sidan to.